An aparo ni, piny owacho pok orwako jood oganda ma ne ogore e lweny kod jowagunda e yo maber kata chudogi pok otimore kaka onego obedi. Nikech iyudo ni anyuola moko, pod odong' gi rem samoro ne fgiinyore kata thieth malong'o, omenda mar yudo thieth malong'o pod giongego nyithindegi bende iyudoni omenda mar terogi e sikul mondo gisom bende ne otamore ominyo kata tije moko malong'o mane ginyalo bedogo mondo gikonygodo anyuolagi koro ne onge. Koro onego bedni piny owacho ng'iyo kaka ndikonegi kata omenda moro mar dwe ka dwe maginyalo konyorego nimar jogo koro sani oti ok ginyal tiyo tije matek manyalo miyogi yuto.

Kit gini ma ahero en ni okonyo e keto tich bedo mayot kendo tiyore mapiyo, aeto omiyo ji bende matiyo kod masinde malosogi yudo tich kendo giyudo kaka ginyalo yudo omenda magikonyorego e i odiochieng' kodiochieng'.

Gimatimore kae en ni jolony mag thieth timo ne oganda thieth kagipimogi gik mopogore opogore kaka presha man e dendgi, ging'iyo ni gin gi kilo maromo nade, ging'iyo ni liet mar dendgi romo nade. Kendo ka giyudore gi tuoche mopogore opogore, to gineno kaka gikonyogi gi yedhe kata nyisogi weche kaka ginyalo dak e yo moro maber ma ngimagi bedo ni nikare kinde duto.

Gik madwarore mondo mi ng'ato oway akaunt mar kungo en ni nyaka ibed gi kadi no mar chulo osuru miluongo ni KRA pin kendo, nyaki bed ni in gi kipande ,manyiso ni in gi ratiro mar bedo e piny ni mar Kenya. Nyaka ibed ni in gi omenda moro minyalo cha makiyawo akaunt to nyalo inyalo chako go kaka ma kungo koro pesa madwarore mondo ng'ato ochak kungo luwore gi bengi mi miyawo .Gimoro kaka KCB kata Equity inyalo chako gi siling mia adek , mia ang'wen kata mia abich. Gimoro kaka coperative bank bende matin mogik minyalo chako go en siling mia abich. Koro omenda madwarore mondo mi ichak kungo opogore opogore .To bang' kiseyawo akaunt to omeda moramora miyudo kata en siling mia achiel, kata en siling mia ariyo inyalo kete e akaunt ni kacha omedo mana kunore omedo mana medore kaki medo kungo.

Joot e gweng'wa obet ni baba e ng'ama duong' mogik eot kendo iyudo ni baba ema seche mang'eny wuok kadhi tiyo tije matek mondo mi oduogi oyudne jo ode gima ginyalo duogo chamo. Mine bende thothne gi shughulika gitije mag puothe ging'iyo kaka ginyalo puro alode kendo giyudo kaka ginyalo kata dhiye chiro ma giloki ma giti tije mopogore opogore mondo miyo gijol gima baba yudo mondo gikony godo nyithindo. Nyithindo bende kaka odaka e gwengwa mosebedo madito dhi sikul ka gisea sikul kata ndalo ma en chieng' dwe sabato gi jumapil kata ndalo molor to gikonyo jonyuolgi seche moko gidhi e puodho gidoyo kata gipuro. Seche moko bende gikonyo jonyuol gi e tije mag ot aeto gidak gi hera . Ka ng'ato achiel odhi oketho to giyudo kaka kikwarore ma gilos weche matek machandogi ma giduog gichak kidag kanyakla kaka joot achiel.

Mondo mi ibed gi ohandi iwuon, nyaki bed ni in gi kipande, manyiso kami aye gi piny miaye. Nyaki bed gi kadi mar uso mar chulo osuru mar KRA pin kendo nyaki bed ni in gohala misendik misendiko mobedo gidho kisungu iwacho ni registered. Kaeto itiyo gi gigi duto mondo indikri kaka ja ohala mochung' kien owuon.

Dar malich mar lee miluongo ni apoli kadonjo e Maasai mara osekonyo e gero yuto mar piny marwa nikech sama lee darni oseng'ere ni en sama chalo nade kendo jogo mabiro limo pinywa mar Kenya thoro biro mondo omi obi one kaka lee dar kendo gino miyogi mor mang'eny to sama gibiro e pinywa ka gikelonwa omenda mar pinygi. Mano nyiso ni gidhi medowa yore mag yuto nikech nitiere jokma tiyo bende mondik gi tich mar lee no. Sama giwuotho gi jolimbegi, to giyudo omenda ma ginyalo konyorego. Koro kopogore gi yuto mar ng'ato owuon, nitiere osuru ma jokma biro limo pinjewagi bende golo koro mano bende gero pinywa.

Amosi kanyo laktar, nitiere yedhe ma ondikna kae to moko kuom gi ok yudre . Asepenjo kuom dukni mag uso yedhe to ok ane ka giyudore. To bende anyalo yudo moko ma dichal kodgi manyalo konyo kopogore gi misemiya mondik na gi?

Bedo gi mwandu ber to okonego bed ni ipogo ni ma ng'ama dichuo ma ng'ama miyo, nikech jogi duto nigi ngima to engima kae mondo miyo ng'ato odagi, odwaro gik mang'eny odwaro omenda monyalo nyiewo godo chiemo ,monyalo nyiewo godo lewni ,monyalo kata chulo ne godo nyithindo fee , kendo gik ma dichuo dware ngimane be e gik ma ngama miyo bende dware ngimane .Ka en chiemo , kaen rwakruok gi gik mangeny kata dusruok bende. Korka pogo mwandu bende nyathi ka nyathi ok onego bed ni ipogo ni ma wuoyi kata ma nyako nikech jogi jii gin dhano giduto. Omiyo ka ipogo mwandu to ng'ato ka ng'ato nigi dwaro . Mana kata wuoyo nigi dwaro ne ekaka nyako bende nigi dwaro ne koro kuom bedo gi mwandu koro jii tee onego onee ni oyudo mwandu marom . Kik bed ni ntie ng'at moro masandore ni nikech en nyako koro ok nyal miye mwandu moro monyalo konyore go e kit ngimane.

Tije ma opogore opogore mane jomachwo kod mine timo e ndalo machon e gweng'wa en ni, jomachwo nong'e ni ema dhi e dwar, e bunge gidhi gimanyo lee moro to ginego to gikelone anyuola chiemo. Mar ariyo, chwo bende ema ne ong'e ni nyalo kwayo. Iyudo ka okinyi kochopo, giikore gikawo chiaye mane dala kata kagin dhok to gidhi go e pap to gikwayo, ka an oromo seche magodhiambo, to gidwokogi e pacho. Chwo bende ema nong'ere ni kaponi dhawo owuok e gweng' kata kaponi jonjore moko omonjo gweng', to chwo emane wuok kadhi e lweny. Mago tije mane owene jomachwo. Kendo jomachwo bende emano ng'e ni gin e wuon dala, en ema wach mowacho thothne ne thoro tiyo. Jomamine ne owene tije mag rito dala, rito nyithindo, luoko sande, keto ler e dala gi konyo wuon pargi gi gik matindotindo kaka samoro doyo gi tedo chon gi ng'iyo ni nyithindo duto ochiemo kendo onindo maber.

Achieng' : Hello, amosi kanyo, ma an Achieng' kawuok e gweng' ma Rangwe, e kaonti ma Homabay to nagombo miyou lipot moro ni nitie yiend sitima moro mopodho e yo but kuma adakeni. En kilomita prariyo kiya Rodi e yo ma Homabay kiya gi Rongo.

Mondo mi itim yore mag chudo kokalo kuom namba mar paybill nyaka, ikwong ine ni en in gi omenda e sime. Kisebedo gi omenda e moromo nikech ntie omenda mibiro oro gi omenda mibiro ng'adi sami oro omenda machielo ni. Koro nyaki bed ine ni in gomenda moromo. Kaito nyaka ibed king'eyo maler ni sama indiko nembni go nyaki bed motang' nikech kindiko nembni marach to pesa midwa oro cha kata midwa timo godo chudo cha bro dhi kuma rach ma giko ne ok ibi yudo konyruok. Koro bro chuni ni idhi e mpesa kisedhi e mpesa man e simbi idiyo kar lipa na mpesa kisedhi e lipa na mpesa ibro kelni gik moko kanyo ibro yiero kar lipa na mpesa oibro yiero kar paybill to indiko namba mochiwni kanyo gi akaunt kae to idiyo kar omenda midwa chiwo gi pin ni mar mpesa to chudo ni biro medo ni osetimore makare.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en chanjo mitimo ne nyithindo matindo makonyogi e geng'o tuoche manyalo biro mako gi apoya nono ka gidongo. Kata manyalo tieko tuoche ma gin godo. Koro ithoro time bende ka dalili onenore ni tuo ni ose monjo wa e okang' machalo nade. To kata seche moko inyalo time ne nyithindo ma kok onyuol ma pod tindo ahinya mondo omi rateke mag dendgi obed motegno ma ka po ni tuo moro amora machal gi mano nyalo goye to ok nyal hinye nikech en gi teko mar gore gi kute makelo tuo no

Gedo mag yore kipacha en ni thothne jotendwa mawamiyo tich mawayiero mondo omi obi okonywa e kor gwenge, thoro wuondowa ni gilosonwa yore to kadebedni ginyalo tiyo gi singogi maber, to kagiyudo omenda to gilosonwa yoregi to de koro wan nyime. Gimachielo, teko mar stima en ni kopogore gi pi, inyalo many yore machielo mag keto teko mag stima kaka tiyo gi yamo kata seche moko inyalo kel sola mang'eny ma kaponi teko mar stima olal, to solani bende nyalo chiwo teko machalo kod mar stima mondo omi chenro mapile ka pile odhi nyime kendo kik ng'ikruok moro amora bedie.

Nitie chudo ma balang' e wi tiyo kod kadi mar ng'iepo nikech, sama ioro omenda to jo kampuni mag matiyo kod chenro mag kowo kendo golo omenda nyaka ging'ad osuru gi kanyo. Koro omiyo kaponi i i ichulo kata siling mia achiel to chuni ni ibiro ng'adi pesa moro mar kowo kata mar chiwo pesa ma ma idwa chulo goo mwandu ma inyiewo no. To kapo ni okitiyo gi kad, tomano nyiso ni pesa ma in go e lweti onge osuru midhi ng'ade sechego. Emomiyo tiyo gi kadi miyo ng'ato tiyo gi pesa ma balang'

Tije mag jomamine kod jomachwo oselokore e gweng'wa kuom higni mokalo, nikech chon niyudo ka nitiere tije manowene chwo kaka tije moko matek mag dhi e mjengo kata seche moko kwath, seche moko tije moko machalo kaka bedo jarit, irito kamoro, bedo okwach kich, bedo jagedo. To tinde iyudo ni mine nyalo timogi kopogore gi chwo, kendo chon bende, tije moko mag tedo kata luoko nowene joma mine kata rito nyithindo. To tinde sani, tedo, kata jomachwo tedo nikech iyudo ka seche moko jomachwo moko odhi e sikul mosomo weche mag tedo. Mano nyiso ni tich oselokore, onge tij jomamine gi tij jomachwo, ji duto nyalo timo tich moro amora magihero e kit ngimagi.

Gima notimorena manoloko ngimana en ni nasebedo kang'eni kaka an gi chuny maber mar konyo ji, e kaka ji bende nigi chuny maber mar konyo jowetegi. Ng'ato ka no ng'isa ni omoko kata en gi tabu moro to ne achiwora nyaka gi gimatin mane an godono mondo omi akonygi. To nobiro bedona matek ka an ema koro chandruok omaka gimoro amora be koro aongego, to koro jokma nasebedo kakonyo ema koro olokore ni gin ema koro gin nono moingo kaka an ema an nononi. Koro nomiyo asomo gimoro e ngima ni kata bedni chunyi ler ikonyo joweteni, nyaka ibed gi kiwango moro miwacho ni kochopo ka to koro onge. Omiyo noloko ngimana nikech, ok achiw kaka najachiwoga chon kendo gikmoko manatimo chon koro ti olokore ok atimgi.

Tije duto mag piny owacho itimonegi chudo kamoro achiel mondo obedni agulu duto mag choko pesa obed kumoro achiel mondo okony omenda mang'eny kik lal. To koro sama idwaro tigo omenda gi, yudogi yot kendo nono kaka kisebedo kagitiyo yot moloyo ka gidonjo e aguche mang'eny.

Yore mag mbui mag chudo e tije piny owacho ahero tiyo gi mpesa nikech mokwongo mpesa en gima yot tiyogo kendo mar ariyo oyudore kamoro amora, to ok oochuno ni nyaka idhi kama masinde mag tiyo gi kad nitie eka iti gi mpesani, en inyalo tiyo kode kamoro amora tekni in gi pesa moromo e simu to inyalo timo kode gimoro amora e sama ihero, opogore gi kadi mag chudo.